oh gimio kote manyachon ber kipuro kuonde ongoro motuo, mokwongo kodhi mag chon nigi gin gi teko mang'eny, iyudo ka negingi teko mang'eny kendo ginyalo dak e lowo ginyalo dak e lowo ainya maonge kata pii. Koro ginyalo dak kuonde motuogi, ba gitii bagitii baginyagi kipimo gi gi kote manyasani. Marario wanyal wacho ni kote manyachongi wigi neyot kendo tijgi neyot ainya kipimo gi masani, emomio wawacho ni kote machongi ber kipuro kuonde motuo. Ginyalo winjre gi lobcha bagitii baginyak maber.

Apps apps mag somo konyo jopuonjre e somo maber, nikech iyudo ni apps gi nigi information mathuth moingo moro mane japuonj omio japuonjre e klas cha. Apps gi nikod nikod nikod examples mang'eny mabeyobeyo, kendo makineno ti i ielewa gima gima ne japuonj temo nyisi cha. Seche manotemo nyisi cha niyudoka okiwinje maber kendo iparoni iparri ni ah! japuonjni towachang'o. To samisedhie apps mag somo gi iyudo ka gima nopuonju cha yot kendo nenre maber moloyo kaka nokete cha. Apps gi bende osemio jopuonjre thuolo maber mar giseduoko penjo mang'eny ma jopuonjre osebedo ka puo ka ka penjre. Moko makata japuonj ne kia, apps gi konyo kendo osemio somo odhi maber kendo odhi mbele maber moloyo.

Gimomio gimomio ber mondo japur opidh yiende e kind cham ma gipidho en, samopidho yiende gi e kind cham magipidho yiendegi dhiluongo koth kendo koth bogoyo cham ba mii chamni dong maber boyud yuto maber samo samochopo magidhi ritho cha gidhi kayo cham magika ma ba gidhikayo chamgi, ka iyudo ka gin cham maber nkech yiende gi nog noluongo koth. Kendo yiende kopudh e kipidhe eki ekind ekind cham nikech, gimio puodho puodho bedo very fertile bedo gi manyiwa mang'eny bedo gi mbolea mang'eny mamio chamgi nyak nyak maber. Kendo pidho yiende e kind cham ber nikech giriembo ayongo ayongo manie puodho manyalo mono cham ni dongo.

Ber mar tiyo gi internet e somo kaka japuonjre, ber ma okuongo en ni internet ni gi weche mang'eny ochiwo information mathoth ka wanyalo compare gi mane oyudo e klas gi japuoj cha. Mar ariyo, internet ni nitie kaka omedo ndhadho omedo dhandho moro e somo omiyo somo bedo gi mit moro ma oloyo bedo e klas gi japuonj. Mar adek wanya wacho ni nitie kaka internet ni oiko japuonjre ne ngima mabiro nitie kaka oiki maber ong'isi gik ma timore oko kacha moloyo kaka gi nya nene e klas kendo anya wacho ni internet ni gi dwoko ma sa ka sa, ki ipenjo internet gimoro to odwoki sano ka sano, odwoki sano moloyo kata ka di penjo japuonj to odwoki ni odhi confirm ka moro.